um wan kaka joot achiel, nyaka wanee ni, wabede e winjruok achiel e yore mowinjore e rito nyithindo, ing'eni ng'enyne jii nigi yore mopogore opogore magineno ni ber mondo girit godo nyithindo, to seche ma, ibet piny gi jaodi kendo uwinjru nii kwatimo kamae kamae to nyithindogi dhi bedo gi ngima maber kata kwaluwo yoni nyithindogi dhi bedo gi ngima maber, iyudo ka tich bedo mayot nikech mae en gima uwinjru kaka joot kendo utime kaun godo e winjruok. Omiyo onego bedni wabet piny to wawinjre, kwasewinjre to wakete tim. Wan bende onego wabed ranyisi maber ne nyithindwa ni kinde ka kinde onego wanee ni gigo mwadwa mawadni gitim kuong wuok kuomwa mondi. Gik mabeyo mwayalo ritogi go gi onego bedni gineno gi e kit ngimawa, bang' ka gisenenogi, tekorka kata kinyisogi mondo gitim to gitimo e yono makare kendo yono mowinjore

Ah, gino minyalo timo mondo mi kik iketh chenro mari mar omenda. En ni nyakibed ng'atno machung' e wachne. E kinde misetimo yiero ni an awuon, tadwani atim kamae, kamae, kamae, to lokruok odhi obede, okonegobedni iwilo pachi kata okonego bedni ichako tiyo gomendani e yo ma opogre. Koponi nitiere lokruok, tonegobedni mano e kuma bedo gi paro maliw bire. Matiende ni, imanyo yore ma inyalo konyori godo kata inyalo golori godo e weche ma koro omakigo maok itiyo kata okiketho kaka nisechano tiyo gomenda mari. Nikech seche mitiyo gomenda mari eyo manokichano, tibroyudo ni seche moko ibrobedo ni ibet gi lal nikech itiyo gi omenda e yo manokichano. Koro dwarore ni ibedo jalno ma nyalo paro maliw kendo nyalo yudo yore mopogre opogre mar mondo mi okonyre kendo kik oyudre e mtego machalo kod mano.

Okenge ma an awuon akawo mondo abed gi kungo manyalo tiyogo e kinde ma biro e weche ma seche moko nyalo pore, en ni nyaka watwonre kata nyaka atwonra gigo ma okadwar e kinde gi kata gigo ma onge gi konyruok moramora e ndalogi. Nikech seche moko anyalobet ni an gi lewni moromo, an gi chiemo moromo, ot bende nasechulo, bills na te bende nasechulo. To sechemoko bende nitiere dwaro mamoko ma pond an go, ma sechemoko to okdhibedo gi konyruok malong'o e kit ngimana. Koro magi ema inyalo kawo thuolono tiwerigo, to omenda mane in go maneidwaro tiyogodo e yorego tikungo. Yiero manyalo tiyogo e kungo en ni chiemo en gima seche moko nyalo pore nikech nyalo bedo kata bende fedha oknyal bedo mar yudo chiemo gi. To kadebed ni nitie kaka nase keto omendana kata nitie kaka naseketo e bengi e yor kano, to mae nyalo miya tich mayot. Omiyo chiemo en gima ng'at ok dedag maonge godo. Seche moko, ot nyalo bedo shida matin, lakini chiemo en gima dwarore ahinya e ngima mar dhano. Omiyo mae en madamiye thuolo ma mbele mondo mi akonyra godo.

Ah mbui mar piny owacho mar Kenya osekonyo bende seche moko bende osebedo gi chandruok kata okosebedo mayot tiyogo e yor keto paro. Nikech kinde ka kinde ibroyudo ka seche moko weche maketre e mbui gin weche mag miriambo, kendo gin weche ma seche moko ok bed gi kony e ngimana kaka an ja Kenya. Machielo en ni, ka iketo kata ka aketo pacha, kaka ne yot kata tek mondo alu yo kendo atim tijena, en ni mbui mar piny Kenya to seche moko osekelo yot. Nikech iyudo ni nitiere tije moko ma dwarore ni itim e yor mbui, to piny Kenya osemiyowa thuolo mar tiyo gi mbui mondo watim tijego. E seche moko bende osebedo ni en gi rach mang'eny nikech ji bende tiyo kode e yo mokowinjore. Ji tiyo kode e yore mag kuo, yore mag ayany, yore mag timo maundu. Koro seche moko bende okosebedo ma konyo ngimana kata makonyo e yor tich kata makelona yot e yor tija. Koro mbui mar piny Kenya konchiel osebedo gi ber, konchiel bende osekelo rach kata osebedo matek tiyo go nikech ji matiyo kode bende tiyo kode e yo mokowinjore.

An awuon, ahero nyiepo e duka miuse kopog matindo tindo. Nikech ng'enyne, ibroyudo ka duknigi gimiyo kata gikelo yot e yudo gik mopogre opogre. Seche moko inyadwaro dhi nyiewo sukari seche moko ionge pesa idwa dhi nyiewo mana olo riyo kende. Tibroyudo ni in kidhie dukni mag jumla ka, onge kakinya nyiewo sukari mar olo riyo achiel. Nyakibed gi pesa maduong', ma seche moko iboronyiewo kata sukari gi kilo go apar, kilo apagabich. To kibiro e dukni mopog matindotindo gi, ibroyudo ka pesa ni matin maingodo no inyalo kaw kendo inyalo tigo. Kendo seche moko bende inyalo kata dhi holo e dukni matindotindo gi. Seche midhi e dukni mag jumla ka, ok dihol nikech joka seche moko giuso ne ji mopogre opogre kuonde mopogre opogre ma ok de ging'e koda ibrochulo kata okibrochulo. Koro seche moko okgimiyi thuolo mar hole seche mionge kod fedha. To dukni matindo tindo gi minyiepo ire pile, ma ong'eyi maber, donge obromiyi thuolo mar holo to chieng' kiyudo tidwokone pesa no. Koro an awuon ahero nyiepe dukni mopog matindo tindo.

Piny kenya onego obedgi lokruok e network ne kata e ng'eyo mare kork mbui mondo omi wan kaka jokenya kata wan kaka joma tiyo gi mbui wabedo gi yot e tiyo gi mbui. Seche ma gisemedo rieko margi kendo wan bende seche ma gisemiyowa rieko mathoth e weche mag mbui, to tiyo gi mbui bedo mayot. E seche ma piny Kenya bende oketo tiyo gi mbui ayanga ne ji duto, kata ka giketo chike matayo tich mar mbui kaachiel kod ji. Onego bed ni gin bende gineno ni yore magiketogo beyo ne ji te kendo nyalo yiene ji duto mondo oti gi mbui. E seche magiketo chike ok onego bed ni giketo chike matek ahinya, bende onego giduok chien omenda ma ikawo seche ma ng'ato tiyo kod mbui. Omenda ma ji tiyogo mondo omi giyud thuolo mar tiyo e mbui bende onego obed ni idwoko chien mondo ji duto obed gi nyalo mar tiyo kod mbui.

En adier ni lendo ma iywayo godo jong'ieo, seche moko nyalo chiko, uh nyalo chiko jong'iew iri, nikech ibroyudo ka e kinde mathoth seche ma itimo lendo gi to jii fwenyo ni kara gima chal kamae iuso kuma chal kama. Matiendeni kadhi kacha tanyalo yudo gini e yo mayot e nengo be moyue, moyueyo. Tekinde mok iketo lendo, kata e kinde ma in iweyo kata iweyaweya ohandi ni janyiepo kohero te korko onyiew, mano seche moko nyalo bedo ni makare ahinya nikech ibroyudo ka seche moko, jok maniparo ni ong'eyo ni iuso, seche moko paro matut kata paro malong'o magin go ewi ng'iewni no onge, koro ok ibed goala maber. To ineno seche ma iketo gimaywayo jii kata gima nyiso jii ranyisi ni in gohala kae, iuso gima chal kama kendo gini iuso e nengo machal kamae, odhi odhimedo odhimedo uh yuto mari nikech ibrofwenyo kata uh jomanyiew brofwenyo ni in gi gima chalo kama to iuso gini eyo machalo kama, omiyo kata yuto mari bende brodhii malo

Yedhe nyaluo gin yedhe mapod ji tiyogo, nikech ibroyudo ka gin yedhe ma ok gikel kwiri moramora e del. Yedhe nyaluo gin yedhe ma ing'eyo ni kata Nyasaye nomiyowa ni mondo watigo. Koro ok gike kwiri moramora e del, nikech gin gigo mawuok kuom yiende kata gigo mwapidho. Gin gik mawuok kuom pith, ok gin gik motere ute thieth mondo mi olosi. Gik molos e ute thieth ng'enyne giwuondowa ni gichangowa lakini gikelonwa mana masiche. Omiyo yedhe nyaluo to gin yedhe minyalo geno, yedhe makelo konyruok e ngimani e yo ma yot saidi. Koro omiyo anto okaluor mar wacho ni yedhe nyaluo gin yedhe ma pod atiyogo nyaka sani. Kendo gin yedhe ma konya e kit ngimana. Yedhe nyaluo seche moko, seche moko ok gidwar fedha mang'eny e tiyo kodgi. Ok gidwar fedha mang'eny e yudogi, koro yedhe nyaluo gin yedhe mabeyo mapod konyo e kit ngima mar dhano.

Ah, tijena mapile magokinyi en neno ni puotha, adhi e puodho apuro kendo aloso puodho e yo makare. Kendo gimoramora ni kare, bang' mano to en ler mar dala mondo ane ni kuonde ma kantiere lum modongo ahinya abeto. Kanitiere kuonde bende ma dwaro ni mondo opa, bende apayo, mondo mi alwora mar dala obed maber. To ler mar ot bende, en tich ma ing'iyo gokinyi seche ma pod ji pod pachgi liw. En ni ineno ni ot olosi kendo ot bende, ot bende ler. Sechegi bende ema inyakawe thuolo mondo itim kibarua ni moro e samaokinyi kama. Kitimo kibarua no, to iyudo kain gi thuolo malach e okinyi. Nikech ibroyudo ka sa aboro seche moko in gi buche mang'eny monegobed ni idhiye. Koro tije mokinyi gin tije matindotindo ma nyaka watim e kit ngimawa kata e dakwa ma pilepile.

Bang' odiochieng' mopong' kod tije mang'eny, gima iwinjoga ka chunyi gombo timo kata gima an atimoga mondo mi aket ringra obed e yweyo, aket chunya obed kumokwe. Mokwongo, mokwongo, en ni nyakalos denda kata nyakaluokra. Alwokra gi pi mang'eny, kendalwokla maler kata dakika moko apargabich. Ibroyudo ka dendi koro okwe, kendo kanitie jony moro manein go to jonyno odok piny. Bang' ka aselwokra marwakra maler mabet piny kamoro maseyweyo, to koro maema imanye gir math moro. Kata ka dobed soda, kata ka dobed pi, kata ka dobed chai, tikawo timadho. Timadho kiyweyogo mos kigonego ringri mos, ibroyudo ka ngima mit saidi, kendo ibroyudo ka dendi oyweyo. Bang' tich matek, to ringre dwaroga mondo oywe mondo mi ibed kiwinjri ni inbe in dhano.